Ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa ngano. Ngano nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ, nĩ makoretwo makĩrĩma ona makendia maganda-inĩ, kũrĩa ĩthiaga ĩgathĩo ĩkauma mũtu ũrĩa ũrugaga chapo na nĩ ikoretwo, mĩtu ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩendio nginya mabũrũri-inĩ mangĩ.

Haha ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa ngano, ũrĩmi ũyũ wa ngano arĩmi nĩ makoretwo mũno makĩũrĩma rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Nĩ ũkoretwo wĩna umithio mũno, nĩgũkorwo nĩ makoretwo makĩrĩma ona makagunĩka na ũrĩmi ũyũ wa ngano. Ũrĩmi ũyũ wa ngano, ngano ĩkũhandwo, andũ nĩ mandĩkaga andũ a kũrira nyoni, nĩ gũkorwo ona nyoni nĩ ciendete mũno kũrĩa ngano, nĩgetha ona mahote gũcirira, nĩgetha ona makĩgetha makagetha kĩndũ kĩega na magĩe na uumithio.

He bata mũno gũtũgũta mũgũnda, tondũ ndĩrona ũyũ tarĩ mũgũnda ũmerereirwo nĩ ria, he bata mũno gũthereria, nĩgetha ũkorwo ũkĩharĩrĩria kĩrĩa ũkũhanda, nĩ tondũ tĩri nĩ ũgunaga na nĩ ũteithagia mũno arĩmi na ũrĩmi-inĩ. Mũgũnda ta ũyũ ũroneka tarĩ kũmererwo ũmerereirwo nĩ mahuti maingĩ, na he bata mũno kũũthereria nĩgetha ũkorwo ũkĩhanda kĩndũ.

Haha ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa waru. Arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma waru mũno icigo-inĩ nyingĩ, nĩ gũkorwo nĩ cikoretwo mũno cikĩguna andũ, na cikĩguna arĩmi, nĩgũkorwo ũrĩmi ũyũ wa waru wĩbata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Nĩgũkorwo warũ ona ũgũcirĩma nĩ iteithagia mũno arĩmi na andũ nĩ makoragwo magĩcirĩa mũno rũrĩrĩ-inĩ rũitũ, ona marũrĩrĩ maya mangĩ nĩ makoretwo magĩcibatara mũno.

Maũndũ marĩa mangenagia haha nĩkuona njaũ, na ũrĩa cithakarĩte ona igatendera, nĩgũkorwo nĩcironeka cihũnĩte na ikarĩa wega na igakorwo ciĩ na riri, nĩgũkorwo arĩmi nĩmakoretwo ona makĩrĩma mũno ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe, mũno ng'ombe ici cia iguku. Na ng'ombe ici cia iguku nĩikoretwo cirĩ na ũguni mũno kũrĩ arĩmi arĩa makoretwo magĩcirĩma. Na ng'ombe ici cirĩ gũciara nĩiciaraga njaũ, na kũringana na njaũ ona mũrĩre ũrĩa ĩrarĩa naguo, kana mũongere ũrĩ ĩronga naguo, nĩ ĩgĩaga na riri, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩkenia mũrĩmi ona ũgĩkenia mũndũ.

Ũrabatara gũkorwo wĩna handũ-tu hakũrĩma, ũkorwo ũharĩirie, ona ũkenja mĩtaro. Ũcoke wethe mĩberethi teno. Mĩberethi ĩno ĩkoragwo ĩgĩkĩrwo ĩgaitĩrĩria kĩndũ maaĩ okahora okahora nginya gĩgakũra. Nĩ ĩkoretwo mũno ĩna kĩguni, nĩgũkorwo arĩmĩ thikũ ici nĩyo mahũthagĩra, nĩgukorwo nĩ ĩteithĩrĩirie mũno ũrĩmi-inĩ.

Kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbera haha ndĩrona ũyũ nĩ ũrĩmi ũrĩa wa mahiũ, arĩmĩ nĩ makoretwo mũno mathingatĩte ũrĩmi ũyũ wa mahiũ. Nĩ makoretwo makĩrĩithia ng'ombe, nĩ gũkorwo nĩ ikoretwoc irĩ kĩguni mũno harĩo, ona ĩkamahe iriia ona nyama, na haha kĩrĩa ndĩrona kĩrathiĩ na mbere nĩ gũkorwo ng'ombe ici nĩ kũnywa iranywa maĩ, cithondekeirwo mũharatĩ wa kũywira maĩ, nĩ gũkorwo citingĩthiĩ rũru-ini cihana tarĩ cia kũhingĩrwo cigathondekerwo mũharatĩ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩithia wa mahiũ, ũrĩa ũmwe arĩ ũrĩithia wa mbũri. Ũrĩithia ũyũ wa mbũri nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno harĩ andũ a rũrĩrĩ ruitũ, nĩ gũkorwo nĩ makoretwo makĩrĩithia mbũri nacigakorwo ikĩmateithia na kũmahe nyama ona mbeca. Ũrĩithia ũyũ wa mbũri ũndũ ũrĩa ũngenagia naguo nĩ gũkorwo ona, ũgĩcirĩma, to nginya ũcihingĩre gĩcegũ-inĩ, nĩ gũkorwo no ũcirekererie igathiĩ rũru ta ici ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno.

Irio ici nĩ cikoragwo ciĩkĩrĩirwo mũno nĩ andũ, na nĩ maciendete gũcirĩa, iria rĩ nĩ ngima. Wambaga ũgatherũkia maaĩ, matherũka ũgacoka ũgekĩra mũtu ũgakimania ũgathonga ngima, yarĩkia kũhĩa ngima ĩyo, ũcokaga ũkaharĩria tũtũngũrũ kando, na tũnyanya ũgatinangia kando. Ũgacoka ũkaharĩria thamaki yaku kando, ĩrĩa wambaga ũgaikia maguta-inĩ. After waikia maguta-inĩ wamĩruta maguta-inĩ, ũgacoka ũgekĩra gĩtũngũrũ gĩaku gathaburia-inĩ na nyanya, ũgacoka ũgekĩra thamaki yaku hau ũgacoka ũkamĩkaranga nĩguo ĩkorwo ĩhana ũũ.

Ndĩrona mũndũ ekĩrĩte burana ya rendi, na anyitĩte kirĩti ya ngirini. Nake ũngĩ haha anyitĩrĩire akĩrora. Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha nĩ kuona mũndũ ũyũ anyi anyi ena burana ya rendi anyitĩte kirĩti ĩno ya ngirini, nĩ aroneka tarĩ kĩndũ arĩkia kũgetha na abanga, nĩgetha ahote gũgĩtwara thoko-inĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩngenia haha, na ũngenagia, nĩ gũkorwo ũrĩ kũrĩkia kũgetha kĩndũ gĩaku kana kũharĩria kĩndũ gĩaku, mũndũ agĩkĩraga kirati-inĩ ũũ agabanga nĩgetha atware thoko, nĩgetha ahote kuona mbeca.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretwo kĩ na kĩguni mũno harĩ arĩmi nĩgũkorwo arĩmi aingĩ nĩmakoretwo ona magĩkĩrĩmĩra na kũu icagi-inĩ. Nĩmakoretwo o na magĩthondeka ithima, magakorwo makĩanjĩrĩria biacara ĩno ya kũrĩma thamaki, magakorwo magĩcirĩma nĩgũkorwo nĩcirakorwo ciĩna kĩguni mũno, nĩgũkorwo nĩ cirakorwo nginya igĩteithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ cikongerera calcium thĩiniĩ wa mũĩrĩ o na cigakorwo cirĩ cigĩteithĩrĩria mũno nginya kĩbiacara-inĩ.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha, nĩndĩrona mabebe makometio gũkũ, na ngona itinga harĩa rĩhana tarĩ kũgetha rĩragetha, na ngona andũ kũrĩa mahana tarĩ mĩgethere magetha mbembe. Ũndũ ũyũ rita rĩa mbere ndawĩkĩte, nĩwanogetie mũno nĩgũkorwo nĩwarí na mĩnoga, nĩgũkorwo nĩwarĩ wa kũgetha mbembe, natũkĩgetha mbembe icio nĩtwacokanĩrĩirie mabebe handũ hamwe, nĩgetha ona makorwo magĩkuo makorwo marĩ, marĩ irio cia mahiũ, na mbembe tũgĩkĩra makonia-inĩ nĩgetha tũtware ikũmbĩ.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha mbicainĩ ĩno no ũgethithie na itinga nĩgũkorwo thikũ ici tekinoronjĩ nĩyokire na maũndũ magĩkorwo marahũthĩra ũtekinoronjĩ ũrĩa wĩkuo. Andũ nĩmakoragwo ona makĩgetha na gwitũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ tũthiyaga mũgũnda tũgakorwo tũkĩgetha tũgĩciĩkĩraga makũniainĩ, harĩa harĩ andũ amwe makoragwo magĩcikua magĩcitwaraga ikũmbĩ, arĩa angĩ magĩcicokanagĩrĩria makara kĩratathi magacianĩka.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwĩtũ arĩmi nĩmakoretwo makĩ, makĩũrĩma mũno, ũrĩa arĩ nĩ ũrĩithia wa mahiũ. Nĩmakoretwo magĩcitwara rũru ona kana gũcihingĩra gĩcegũ-inĩ, no arĩmi aingĩ monaga kaba gũcitwara rũru nĩgũkorwo rũru-inĩ nĩcikoragwo cigĩthiĩ ona kwĩharĩra kĩndũ, cigakorwo cikĩgĩa na hinya thĩiniĩ wa mwĩrĩ ona cigakorwo ciĩna riri. Ũrĩa nyonaga andũ rũrĩrĩ-inĩ rwĩtũ makoragwo magĩka nĩ ũcio wa gũtwara rũru.

Haha ndĩrona tarĩ ng'ombe ĩrakorwo ĩgĩthĩnjwo. Haroneka ta kũrĩ na iruga rĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa haha, nĩ gũkorwo ng'ombe ĩrĩ gũthĩnjwo andũ nĩ macokanagĩrĩra makarĩa hamwe, na haha ndĩrona tarĩ maathai. Maathai nĩ makoragwo mekĩrĩire mũno kũrĩanĩra hamwe nyama. Ũrĩa ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica ĩno, haroneka ta arĩ ng'ombe ĩrakorwo ĩgĩthĩnjwo, nĩgetha makorwo makĩrĩanĩra hamwe.

Kĩrĩa ndĩrona gĩgĩthiĩ na mbere haha, ndĩrona tarĩ ng'ondu irakorwo ikĩrĩa, ũrĩa andũ a rũrĩrĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩithia wa mbũri na ng'ondu na mahiũ igũrũ, ũrĩa ũronekana thĩinĩ wa mbica ĩno, ũroneka ta arĩ ng'ondu itwarĩtwo rũru, cirakorwo ikĩharĩra mahuti, ũrĩa ũkoragwo ũrĩ gĩteithĩrĩria mũno kũrĩ ng'ondu na mbũri, ũgakora ona nĩ cikoragwo ona cikĩharĩra mahuti thĩinĩ wa gĩthaka.

Haha haroneka tarĩ mũirĩtu akuĩte mũtũngi na mũgongo. Ũndũ ũrĩa twĩkaga rũrĩrĩ-inĩ writũ, hĩndĩ ĩyo gũtokĩte tekinoronjĩ cia igũrũ, andũ nĩmathiaga gwetha maĩ kũrĩa marĩ, nĩgũkorwo gũtiakoragwo na wĩingĩ wa maĩ, andũ nĩmathiaga magakua mũtũngi na mũgongo. Ũrĩa tũrona haha mbica-inĩ ĩno, nĩtwathiaga tũkagĩra maĩ tũgakua na mũgongo, ũndũ ũrĩa wakenagia mũndũ mũno akuĩte maĩ, nĩgũkorwo rĩu nĩona maĩ ma kũnyua na kũhũthĩra.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, ndĩrona kũndũ gũthaka mũno, na riũa rĩroneka tarĩ gũthũa rĩra thũa, ũndũ ũrĩa ũkengaia mũndũ mũno, rĩrĩa arĩ handũ ta haha arũgamĩte akĩrorera riũa rĩgĩthũa ona kana rĩkiumĩra. Ũndũ ũyũ nĩ ũkenagia mũndũ mũno, nĩ gũkorwo ũkoragwo ũrĩ ũndũ mũthaka mũno. Haha ndĩrona ta arĩ kũndũ, kũndũ kwega mũno kũhoreru na mũndũ angĩkorwo arĩ, ehorereire.

Ndĩrona tarĩ ngano ĩromĩthio, kana mbegũ cia kĩndũ cirakorwo ikĩũmĩthio, after ciarĩkia kũgethwo. Arĩmi nĩ momithagia ngano, ona kana makomithia mbegũ ici ironekana cianĩkĩtwo haha tarĩ ngano iromithio, nĩgetha ikorwo ikĩũma, na cikorwo ĩgĩtwarwo thoko-inĩ. Cĩkorwo igĩthiĩ gũtwarwo gĩthĩithio, nĩgetha cikorwo igĩthondeka kĩndũ ta mũtu. Ngano nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria mũno harĩ ũrĩmi, arĩmi nĩ makoretwo makĩgunĩka.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ nyona ũrĩa arĩmi mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mahiũ. Arĩmi nĩmakoretwo makĩrima ũrimi ũyũ wa mahiũ na magakorwo makĩrĩma ng'ombe mũno, aingĩ nĩmakoretwo makĩrĩma na njĩra ya gũcihingĩra gĩcegũ-inĩ kũrĩa makoragwo magĩcituĩra. Angĩ na o nĩgũcitwara rũru-inĩ cikahota gũthiĩ kwĩharĩra mahuti cigakorwo cigĩkorwo na riri mwega na cirĩ thaka ikĩoneka igakorwo ikiumia iriia rĩingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩkwo mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ kũrĩa arĩmi makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi wa mbembe nĩ tondũ nĩũkoretwo wĩna kĩguni mũno harĩ rũrĩrĩ ruitũ. Arĩmi nĩmakoretwo makĩrĩma mbembe, harĩa marĩ kũrĩma mbembe na makinya nĩ kũgetha nĩigethagwo na magatigia mabebe. Mabebe maya nĩmakoragwo makĩguna ngina mahiũ nĩgũkorwo nĩgũkorwo nĩ mathiaga magatũgũta mabebe maya ona magakorwo makĩhe mahũ mao na mangĩ makigwo mũgũnda meta thumu.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire ũndũ ũyũ wa ũrĩithia wa ngũkũ. Haha ndĩrona nĩ ngũkũ na nĩ njui, harĩa arĩmi makoretwo makĩrĩithia ngũkũ. Ngũkũ nĩ cikoretwo mũno ciĩna kĩguni thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, arĩmi nĩmakoretwo mũno magĩcirĩithia, cigakorwo ikĩmaguna, thĩiniĩ wa, nĩ ikoragwo ikĩrekia matumbĩ, matumbĩ marĩa andũ mathiaga ona makendia thoko-inĩ, magakorwo marĩ na mbeca, ona matumbĩ mau andũ no macokaga makarĩa magateithĩka thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũcenjetie mũno na mahinda kũria arĩmĩ makoretwo mekĩrĩrie ũrĩmi ũyũ wa ũrĩithia wa ng'ondu. Ng'ondu nĩ cikoretwo ciĩ na kĩguni mũno o na mbũri magakorwo makĩrĩithia, nĩ ikoretwo mũno icenjetie thĩ na mahinda nĩgũkorwo arĩmi nĩmakoretwo magĩcirĩithia o na magakorwo magĩcirekereria thĩiniĩ wa rũru kũrĩa cithiyaga kwĩharĩra, angĩ o na magakorwo macihingĩrĩte. Ũrĩithia ũyũ wa ng'ondu o na ũgakorwo ũnyihanyihĩte, arĩmi magakorwo matiraũrĩma mũno ta ũrĩa mararĩmaga hau kabere.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ wa bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, kũrĩa arĩmi makoretwo makĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa mbũri. Arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩithia mbũri ici, iria ikoretwo ciĩna kĩguni harĩo, magakorwo ona magĩcirĩithia na makahota gũkorwo magĩcitwara thoko, kũrĩa mathiaga makendia makona mbeca. Ũndũ ũyũ ndĩrona haha mbica-inĩ nĩ ũrangenia mũno, nĩ gũkorwo nĩ mũndũ arakorwo akĩoha mbũri, nĩgetha ahote gũkorwo akĩmĩoha thĩinĩ wa gĩthaka gĩkĩ, ĩkorwo ĩkĩharĩra mahuti.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩ ndona ũũ, ta andũ aya ndĩrona haha ndĩrona ta arĩ rũrĩrĩ rũu rwa maathai, rũrĩa makoragwo magĩthĩnja ng'ombe nĩgetha makorwo makĩrĩanĩra hamwe na andũ ao na arata ao ona marĩ ta athuri magakorwo makĩrĩanĩra hamwe. Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, nĩ ngona ũrĩmi wa ng'ombe ũrĩa ũkoragwo wĩkĩrĩirwo, nĩgũkorwo haha nĩ ng'ombe ĩra korwo ĩgĩthĩnjwo, nĩgetha mahote gũkorwo makĩrĩanĩra marĩ hamwe marĩ othe.

Ũndũ ũyũ ũharagĩrĩrio na njĩra ya gũthĩnja mbĩri kana ng'ombe, harĩa nyama icio cia mbũri kana ng'ombe, ũcithambagia wega ũkĩhangĩraga mĩtĩ-inĩ ĩno, ũgacoka ũgakia mwaki, mwaki ũcio wakia ũgekĩra ngũ, ngũ icio ciarĩkia kũruta makara, makara mau nĩmo mũndũ atũnganagia, watũngania ũgathecerera nyama ciaku tũmĩtĩ-inĩ tũtũ, wathecerera tũmĩtĩ-inĩ, ũgathiĩ ũgathecereria hakuhĩ na mwaki, harĩa nyama ĩyo ĩkoragwo ĩkĩhĩa o kahora na ũrugarĩ ũyũ wa makara.

Mũndũ ambaga agathiĩ akahingĩra ng'ombe thĩinĩ wa njoki, harĩa akoragwo agĩthiĩ agakama iria, arĩkia gũkama iria rĩu, agathiĩ akaigĩrira maĩ thĩinĩ wa riko, haria akoragũo akĩtie mwaki agatũngania ngũũ, akaigĩrĩra thaburia akaigĩrĩra maaĩ, arĩkia kũigĩrĩra maĩ, maĩ mau matherũka na macani, akoragwo ekĩrĩte nginya macani. Maaĩ mau matherũka na macani agekĩra iria, harĩa iria rĩtherũkaga rĩhamwe na macani na maaĩ marĩa, ũgakorwo nĩ cai.

Haha haroneka tarĩ irĩanĩra rĩho, harĩa haroneka ta arĩ ng'ombe ĩkũrũndĩtwo ĩgathĩnjwo, kana mbũri, yakorwo yarĩkia kũrugwo, andũ rĩu maroneka ta arĩ kũrĩanĩra marenda kũrĩanĩra nyama ĩno, harĩa haroneka mũndũ ũmwe nĩ kũihũra araihũra, na haha haroneka thaburia-inĩ haihũire nyama, harĩa andũ angĩ marũgamĩte haha metereire kũihũrĩrwo makorwo makĩrĩa nyama ici. Nyama ici ironeka tarĩ kũrĩanĩra mararĩanĩra marĩ hamwe.

Ũndũ ũyũ gwitũ nĩũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ kũrĩa arĩmi marakorwo makĩrĩithia mbũri na marĩ kũrĩithia mbũri amwe nĩmakoragwo magĩcihingĩra thĩiniĩ wa gĩcegũ kũrĩa makoragwo macithondekeire cigakorwo no gũtuĩra maratuĩra, angĩ na o nĩmakoragwo magĩcirĩithia na njĩra ya kũrekereria cigathiĩ rũru kũria ikoragwo igĩthiĩ kwĩharĩra mahuti, ũrĩithia ũyũ wa mbũri nĩũkoretwo wĩ na kĩguni mũno harĩ arĩmi rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩgũkorwo mbũri imwe nĩcikoragwo cirĩ cia iria o na makahota gũkorwo magĩkama makona irio.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ na ũrĩtũ mũno kũruta mũndũ kũwĩka, nĩ gũkorwo mũndũ abatiĩ ogũkorwa ena ga part kanini mũno ga gũtira, ona okorwo ena mabaketi kana maraĩ, maraĩ maũ nĩmo mũndũ athiaga agekĩra tíĩr,i na arĩkia gũĩkĩra tĩĩri agekíĩra thumu harĩa akoragwo akĩhanda waru ĩno, ahanda waru ĩyo, nĩ ĩkoragwo ĩkĩmera na agakorwo agaitĩrĩria maaĩ, ĩgakorwo ĩkĩmera na ĩkaruta waru nyingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩgetha ũkorwo wĩna ũmenyo wa kũwĩka nĩ ũrabatara ũkorwo ũrĩ o na ũgĩ wa kwanjirĩria kũwĩka, ũkorwo wĩ na ng'ombe ciaku, na ũkorwo ũcithondekeire gĩcegũ harĩa ũgũkorwo ũgĩcihingĩra, ona ũgakorwo ũgĩcituĩra, na oho thikũ ici, ngui nĩirakorwo mũno cimenyeranĩte na mahiũ, cigakorwo cimenyeranĩte na ng'ombe ta ici, cigakorwo cikĩrangĩra atĩ ng'ombe ĩyo ndĩngĩkorwo ĩkĩiywo kana ĩkĩona ũgwati.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kũrĩa andũ makoragwo magagatĩirie iria gabũyĩ-inĩ gaka, karĩa andũ arĩa a tene mahũthagĩra. Makorwo magagatĩirie iria hau, andũ nĩ mathiaga makanyuanĩra me hamwe, makeririkania kĩ ũndũire gitũ, kũrĩa andũ a rũrĩrĩ rwitũ makoragwo makĩnyuanĩra iria mekĩrĩte gabũyũ-inĩ gaka, magakorwo makĩnyuanĩra hamwe, ona makeririkania maũndũ maingĩ ma ũndũire.

Haha haroneka tarĩ mũndũ arakorwo agĩakia mwaki agĩcokanĩrĩria ngũũ. Harĩa aroneka tarĩ, tarĩ iruga marĩ narĩo kana ta arĩ kĩndũ mekũrĩanagĩra hamwe. Aroneka tarĩ mwaki aracokanĩrĩria, nĩ tondũ nĩ haroneka hagĩtoga, ũndũ ũrĩa wakoragwo ũrĩ na bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ. Andũ nĩ mathiaga magacokanĩrĩra ũũ, ona magakorwo magĩakia mwaki magacina nyama makahĩhia, magakorwo makĩrĩanĩra me hamwe, ũndũ ũrĩa wakoragwo ũgĩkenia mũndũ.

Irio ici cikoragwo ci na cama mũno, nĩ gũkorwo nĩcio andũ a kĩ ũndũire witũ mendete o na andũ a rũrĩrĩ rũrũ rũngĩ nĩ makoragwo mawĩkĩrĩire igũrũ. Harĩa ĩrĩ nĩ nyama, nyama ĩ no nĩ mbũri ĩnyitagwo kana ng'ombe igakorwo ĩgĩthĩnjwo, yakorwo igĩthĩnjwo ĩgakorwo ĩkĩũmagarithio harĩa andũ makoragwo magĩtinangia nyama magathiĩ magekĩra thaburia-inĩ, harĩa ĩkoragwo ĩkĩigĩrĩrwo thaburia-inĩ ĩkahĩahĩa. After ya hĩahĩa yaniara maaĩ mau, mũndũ nĩ ekĩraga gĩtũngũrũ agakaranga na nyanya na agekĩra kĩrĩa egũĩkĩra nĩgetha ĩkorwo ĩ na cama.

Rĩrĩa ndona ũũ kana ndona ũhoro ũyũ ndĩrona haha mbica-inĩ ĩno, nyonaga rũrĩrĩ rwa maathai, rũrĩa makoragwo magĩthondeka indo ta ici, nĩmakoragwo ona makĩhũthĩra njũa gũthondeka indo ta ici, ona magakorwo makĩgemia na mĩrembeko ĩno ndĩrona haha, nĩmakoragwo makĩgemia, magathondeka, magethondekera indo ciao iria mahũthagĩra thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwao, nĩgetha makorwo makĩgunĩka thĩinĩ wa maũndũ maya maao.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, ndĩrona ũyũ ta arĩ ũrĩithia ũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩithio nĩ arĩmi ũrĩithia wa mahiũ, harĩa ndĩrona nĩ mbũri, mbũri ici nĩ ironeka tarĩ kũrĩa irarĩa. Ici ironeka ta arĩ mbũri iria cia kũhingĩrwo gĩcegũ-inĩ, nĩ gũkorwo mbũri ici ciakũhingĩrwo ũũ, nĩ ikoragwo ikĩheo mahuti ta maya ndĩrona maitĩtwo haha, nĩironeka nĩ kũrĩa irarĩa, na ironeka ikenete mũno ikĩrĩa mahuti maya ciaitĩrwo haha. Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha nĩ kuona cirĩthaka na cirĩ na riri mwega.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, ndĩrona ta arĩ ũrĩmi wa mbembe, ũrĩmi ũrĩa andũ makoretwo makĩrĩma mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ. Andũ nĩmakoretwo mũno makĩrĩma mbembe, okũrĩa thĩinĩ wa mbembe ici marĩkia kũrĩma, marĩkia kũgetha mbembe nĩmacokaga makendia mabebe maya, mabebe maya ndĩrona haha ta arĩ mũndũ ekĩrĩte ngari-inĩ akindĩrĩte biũ, nĩgetha akorwo akĩmatwara kũrĩa aratwara. Nĩ aroneka amekĩrĩte biũ biũ arĩkia kũmatua na ekĩra ngari-inĩ atware.

Haha nĩhabataraga ũkorwo wĩ na ũmenyo mũnene ũrĩaũreka na ũgakorwo wĩ na tũhiũ. Haria andũ manoraga tũhiũ tũgakorwo twĩtũgĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩhota gũthĩnja ng'ombe kana mbũri, no nginya ũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũreka, ũgathĩnja wega ũkaruta rũwa na ũkaruta nyama irĩa cia nda itarĩyagwo nĩgetha ũkahota gũkorwo ũkĩharĩria nyama ĩ no thĩiniĩ wa gũthiĩ kũmĩendia o na kana thĩiniĩ wa iruga rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩhanĩka harĩa andũ maruga nyama icio.

Haha ndĩrona tarĩ mbembe. Mbembe nĩ tũkoragwo twĩkĩrĩire mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, kũrĩa arĩmi makoragwo makĩhanda mbembe, na mbembe ici irĩgũkũra, imwe nĩ ciagaga gũkorwo cihũrĩtie, kũrĩa ikoragwo citaganĩte ta ici ndĩrona haha, na mbembe ũkĩhĩhia nĩ ikoragwo ciĩna cama mũno, harĩa andũ makoragwo makĩrĩa. Marĩa mũndũ angĩkorwo akĩgerera, nĩ kũrĩa mbembe ĩ nyũmũ. Mbembe nyũmũ nĩ ĩkoragwo ĩtarĩ na mĩtanukĩre, nĩ gũkorwo mũndũ nĩ akoragwo akĩigua ta angĩturwo nĩ magego akĩmĩtanuka.

Nĩ nyendete mũno kĩndũ gĩkĩ ndĩrona haha, nĩ gũkorwo nĩ kĩrĩ cama mũno, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, o mwaka ũrĩa mũndũ aciarirwo ũrĩ gũkinya mũndũ nĩ ahotaga gũthondekerwo kĩndũ ta gĩkĩ gĩtagwo keki, nĩgetha ũkorwo ũgĩcerehekea na andũ anyu kana andũ arĩa wendete kana arata aku, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩthondekagwo ũũ, gĩgakorwo kĩ na cama mũno, na kĩrĩa gĩkoragwo kĩna cama mũno nĩ gĩkĩ gĩthondeketwo ũũ, gĩgacoka gĩgekĩrwo tũindo tũtũ igũrũ tũrĩa nĩ tũmatunda gĩgakorwo na cama mũno makĩria.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ ndĩrona haha, nĩ gũkorwo arĩmi thikũ ici nĩ makoretwo mekĩrĩire ũndũ ũyũ wa ũrĩithia wa ng'ondu, ona mahiũ, ona ũrĩithia wa mbũri, na haha ndĩrona mũndũ ũyũ anyitĩte mbũri yake ohete mũkwa, nĩgetha ndĩgakorwo ĩkĩũra. He bata mũnene mũno gũkorwo ũgĩka ũũ, ũkoha mbũri yaku na mũkwa ũgacoka ũkoherera handũ. Ndĩngĩkorwo ĩkiuma handũ hau kana ĩkĩũra, nĩ gũkorwo mbũri nyingĩ nĩ cikoragwo mũno cikũrĩra rũru-inĩ.

Nĩnyendete mũthemba wa kĩndũ gĩkĩ ndĩrona kĩigĩrĩirwo haha, nĩgũkorwo nĩgĩkoragwo gĩkĩnyotora mũndũ rĩrĩa e mũnyotu. Rĩrĩa kwarĩte riũa mũno, mũndũ nĩanyitaga tũmatunda twake, agathiĩ agatũharĩria wega akonũra, agatinangĩria macini-inĩ ĩrĩa ya gũthĩa matunda, agathiĩ akatinangĩria hau, agacoka agathiĩ agathĩa, agakorwo agĩthondeka kĩndũ ta gĩkĩ kĩ haha, kĩo nĩ mũthemba wa njuici ĩrĩa andũ manyuaga, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyotora mũndũ

Indo ici nĩ ikoretwo ciĩna cama mũno, nĩ gũkorwo ona nĩ ikũraga nginya gĩthaka-inĩ igekũria, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ wa bata mũno, nĩ tondũ mũndũ nĩ ahotaga agathiĩ ona akerĩra matunda nakũu. Matunda maya ma mũthemba ũyũ, nĩ makoragwo mena cama mũno, na ũthiaga ũgatua, wacitua ũkanjia kũrĩa, ũkarĩa tũrĩa tũhana ta kũirĩrĩra, nĩ tondũ nĩtuo tũkoragwo twĩruhĩte makĩria tũgakorwo twĩna cama, na cama wa matunda maya ũkoragwo ũrĩ gũthiĩ ũgakora ciĩruhĩte ũũ ũkanjia kwĩrĩra.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere haha, ndĩrona rori, ndĩrona rori ĩ kũrĩa ĩgĩũka, na haha nĩ ndĩrona mũgũnda ũrĩmĩmtwo ũkaharĩrio wega, nĩ ũroneka ta arĩ mũndũ ũrakorwo akĩharĩria nĩgetha akorwo akĩhanda kĩndũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, nĩ ũroneka ũrĩmĩtwo wega ona ũgakorwo ũharĩrĩirio na rori ĩno ĩroneka tarĩ rori ĩrarehe thumu, kana ĩkorwo ĩgĩita thumu thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, nĩgetha mũndũ ũyũ ahote gũkorwo akĩhanda.

Harĩ bata mũno gũĩka ũrĩithia ũyũ wa mahiũ, ũrĩithia ũyũ wa mahiũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩgũni thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ. Andũ nĩ makoretwo makĩrĩithia ũrĩithia ũyũ wa mahiũ, ũyũ wa ng'ombe makacihingĩra gĩcegũ-inĩ, nangĩ magakorwo magĩcirekereria rũru cithiaga kũĩharĩra. Ũrĩithia ũyũ wa ng'ombe ũri bata mũno, nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka na iria, ona makona iria na no-mbeca, makahota gũĩteithia n maũndũ mao.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha, ndĩrona ngamĩra, ngacoka ngona mũthuri ainamĩrĩire haha, agĩciethera maĩ nĩgetha ikorwo ikĩnyua. Ũndũ ũyũ nĩ ũngenagia mũno nĩ tondũ, ngamĩra no cicokaga igakuua andũ na no irutaga iriia, iriia rĩega rĩrĩa rĩteithagia thĩiniĩ wa mwĩrĩ na mahĩndĩ. Iriia rĩa ngamĩra ona mahĩndĩ macio, nĩ makoretwo magĩteithia andũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Na ũrĩmi ũyũ wa ngamĩra ũrĩmagwo kũndũ ta gũkũ kwaru .

Haha ndĩrona tarĩ mũthanga, ngacoka ngona mũtaro mũnene, ũrĩa ũroneka tarĩ andũ makoretwo makĩenja mũthanga magacokanĩrĩria makaiga macokanĩrĩirie handũ hamwe. ũroneka tarĩ tĩri ũrĩa wa mũthanga ũrĩa andũ makoragwo makĩgetha nĩgetha mahote gũtwara ũgake manyũmba nĩguo ndĩrona haha mbica- inĩ ĩno.

Tũtũ tũroneka tarĩ tũmatunda tũrĩa tũkũraga thĩiniĩ wa gĩthaka, nĩ tũkoragwo twĩna cama mũno, na ũndũ wa kwenda tũmatunda tũtũ tũkoragwo tũkoragwo tũtarĩ tũrũrũ na tũkoragwo na cama mũno, ni gũkorwo nĩ tũmeraga thĩiniĩ wa mũtitũ kana kũrĩa tũkamera, na nĩ tũkoragwo tũgĩteithia mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ, andũ nĩ matwendete mũno nĩ gũkorwo nĩ tũmatunda twega mũno.

Ndĩrona andũ marũgamĩte ũngĩ nĩ gũthiĩ arathiĩ kũgĩra mũrigo, nake ũngĩ haha nĩ gũbokera arabokera. Ũndũ ũyũ rita rĩakwa rĩa mbere ndawĩkire, twabokagĩra mbembe tũgĩkĩraga thĩinĩ wa rori, ũndũ ũrĩa wakorirwo wĩna mĩnoga mũno, nĩgũkorwo ciarĩ nditũ mũno, na mũndũ ũyũ aroneka akuwĩte haha onake aroneka anogete mũno agĩbokera.

Haha ndĩrona tarĩ mũtumia arũgamĩte. Na haha thĩ nĩ haroneka ekĩrĩte tũindo tũmakũnia-inĩ, ũndũ ũrĩa ũroneka tarĩ tũindo arahandĩra tũmakũnia-inĩ. Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ethe tũmakũnia ta tũtũ, acoke ekĩre tĩri na acoke atukanie tĩri ũcio wake na thumu acoke ekĩre tũmakũnia-inĩ, acoke ahandĩre kĩrĩa arenda kũhandĩra haha thĩiniĩ watuo, ona akorwo nĩ mĩtĩ kana matharũ kana kĩĩ, acoke ahande nĩ makũraga wega.

Ũndũ ũyũ wĩbata rũrĩrĩ-inĩ ruitũ nĩ gũkorwo andũ a rũrĩrĩ ruitũ nĩ makoretwo mũno makĩgeria kũiga ũtheru, ona gũthingatithia ũtheru. Na mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũtumia ũmwe anyitĩte mbaketi na ekĩrĩte grũvus, ona ũnĩ haha ũrĩa ũranengererio mbaketi ekĩrĩte grũvus tarĩ maĩ aranengererio nĩ getha akorwo agĩthi kũmathũrima ona kũmathima kana mena kĩndũ kĩũru nĩgetha andũ makorwo makĩnyua.

Mbicainĩ ĩno ĩroneka ĩ mbica thaka nĩ gũkorwo mwena ũrĩa nĩtũrona hena ndemu na ĩkairigĩrwo. Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekanaga kaingĩ icigiinĩ citũ nĩ gũkorwo thikũ ici andũ nĩmekĩrĩire ũrĩmi wa thamaki kũrĩa andũ makoretwo makĩenja ndemu ona makahota kũrerera thamaki ciao hau na kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga mũno icigo-inĩ citũ kũrĩa andũ makoretwo makĩrerera thamaki ciao.

Haha ndĩrona mũndũ arũgamĩte na nĩ aroneka akenete mũno anyitĩte mĩrenge na nĩaroneka tarĩ thoko arĩ kana akĩhũra wonjoria. Mĩrenge thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ andũ nĩ mamĩendete mũno. Kĩrĩa kĩngenagia thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ mĩrenge ĩno tondũ nĩ ĩkoragwo ĩna cama mũno na andũ nĩ makoragwo mamĩendete mũno. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ andũ nĩmendete mĩrenge ĩno.

Ndĩrona andũ marũgamĩte, na mabanga, angĩ nĩ kũinamĩrĩra ngacoka ngona gũkometio thara. Haha ũroneka tarĩ thara andũ maratũgũta, maronekana manyitanĩire ta ngurubu, makorwo makĩrutithania wĩra nĩhetha ũkorwo ũkĩhũtha. Thara ũyũ ũrĩagwo nĩ ng'ombe, mahiũ, ta ng'ombe mbũri kana ng'ondu. Maroneka tarĩ gũtũgũta maratũgũta nĩgetha ũkorwo ũgĩkuwo ũtwarĩrwo mahiũ.

Haha ndĩrona andũ aingĩ, arĩa marahana tarĩ kwenja marenja mateu, angĩ nĩ kũhanda marahanda magĩthikagĩrĩra, maroneka tarĩ kũhanda marahanda mĩtĩ. Ũhandi ũyũ wa mĩtĩ nĩ ũkoretwo wĩna bata mũno thĩiniĩ wa marũrĩrĩ, nĩ gũkorwo mĩtĩ nĩ ĩkoretwo ĩkĩhe andũ rĩera rĩega ona gũgakorwo gũkiura, nĩ gũkorwo kwĩna rĩera rĩthaka. Mĩtĩ nĩ ĩheaga andũ nginya ciĩruru. Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha nĩ gũkorwo nĩ kũhanda marahanda mĩtĩ.

Haha ndĩrona tarĩ mũndũ ũrũgamĩte anyitĩte kanyamũ karĩa kahana tarĩ karaĩ, na ningĩ anyitĩte na guoko kũrĩa kũngĩ kanyamũ kangĩ kahana tarĩ kũrora ararora nako, ahana tarĩ kũrora ararora gĩko, na ahana tarĩ gũtuĩria aratuĩria kana hena kĩndũ kĩngĩkorwo gĩ kĩũru, nĩũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa andũ, matigakorwo makĩhũthĩra maĩ macio, aroneka tarĩ maĩ arathima.

program ici ndĩrona haha nĩ cikoretwo na kĩguni harĩ andũ othe thĩinĩ ya bũrũri, nĩ gũkorwo nĩ cikoretwo cigĩteithĩrĩria mũno. program ici andũ nĩ makoretwo magĩcihũthĩra na njĩra ya kuoya indo iria indo indo cia thirikari, ona ũkoya ona VISA icio ũkahota gũthiĩ na bũrũri wa nanja. Marĩa ngereire ngĩhũthĩra program ici nĩ gũkorwo cigĩĩkururia mũno, ona gũkorwo rĩngĩ mbeca cikĩhũthĩka mũno.

Haha ndĩrona andũ, ũmwe aroneka anyitĩte gĩbaba gĩkĩ kĩroneka tarĩ ndawa, na haha harĩ na ũngĩ aramũnengera akĩmũtaragĩrĩa. Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekanaga mũno gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ gũkorwo andũ nĩ makoretwo magĩkinyĩrĩrwo nĩ indo ta ici, iria andũ makoragwo rĩrĩa andũ makoragwo makĩigwa ũru thĩinĩ wa mĩrĩ yao, nĩ mathiaga makarorwo nĩ ndagĩtarĩ ona magakorwo makĩheo ndawa mũthemba ũyũ, nĩgetha makorwo makĩigua wega na makĩhona.

Thikũ ici nĩ gũcenjetie mũno nĩ gũkorwo tekinoronjĩ nĩyokire kũguna andũ. Na andũ ona arĩa marĩ na kũu icaginĩ na arĩa mena kũu thĩinĩ, andũ aya a ugima wa mwĩrĩ arĩa makoragwo mahetwo wĩra nĩ thirikari nĩ makoretwo magĩthiĩ gũcerera andũ na gũkũ icigoinĩ ici iria itakinyagĩrĩrwo nĩ maũndũ maya ma ũgima wa mwĩrĩ. Magathiĩ makĩmathomithagia ona makamateithĩrĩria. Ũndũ ũyũ wĩkagwo rũrĩrĩ-inĩ ruitũ andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka naguo nĩ gũkorwo nĩ makoretwo magĩcererwo nĩ andũ ta aya.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩgũkorwo andũ nĩmathiaga kuo o kaingĩ kaingĩ, magathiĩ gũcerera ndagĩtarĩ, agakorwo agĩthũrimwo ona akĩrorwo kana arĩ na gathĩna thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake. Haha ndĩrona tarĩ andũ a ikuĩtĩ abia arĩa makoretwo marĩ kĩguni mũno harĩ rũrĩrĩinĩ ruitũ nĩgũkorwo nĩmakoretwo magĩteithĩrĩria mũno andũ rũrĩrĩ-inĩ ruitũ na magakorwo magĩthũrimwo na makĩrorwo ũgima wao wa mwĩrĩ. Andũ aya nĩmakoretwo magĩthiĩ magĩthomithagia andũ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ.

Irio icio ndĩrona haha, mũndũ abataraga o agakorwo ethambĩte moko wega na thabuni, agekĩra irio ici akarĩa na moko. Nĩgũkorwo akĩrĩa na moko nĩguo ikoragwo na cama mũno. Na haha ndĩrona haigĩtwo mbembe, akoya mbembe akarĩa na moko nĩgũkorwo ndĩngĩrĩka na gĩciko. Na cio irio irĩa itangĩrĩka na moko, oyaga hũma akarĩa nayo kana gĩciko. Irio ta ici cironeka ciĩ haha, imwe cia cio cirĩkaga na moko.

Haha ndĩrona tarĩ mũtumia wũikarĩire gĩtanda harĩa arĩ nĩ thibitarĩ arĩ, na mwana nĩakomete mwena ũyũ ũngĩ gĩtandainĩ ahana ta arĩ gwĩthikĩrĩria arethikĩrĩria. Na thĩinĩ wa njara yake nĩ aroneka tarĩ gwĩkĩrwo arekĩrwo ndawa thĩinĩ wa njara, na akomete agĩthikĩrĩria nĩgetha ndawa ĩkorwo ĩkĩingĩra mwĩrĩ na ĩkĩruta wĩra. Nake nyina haha ahana ta arĩ na ihoru etereire mwana wake ethikĩrĩrie.

Haha ndĩrona tarĩ mũndũ ũnyitĩte ndawa na maĩ, ahana tarĩ kwenda arenda kũmeria. Indo iria ingĩ ingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa kĩndũ gĩkĩ, no mĩrĩre miega, mũndũ akorwo akĩrĩa mĩrĩre mĩega, na akorwo akĩrĩa indo ta matunda iria iramũteithia thĩinĩ wa mwĩrĩ wake, na akorwo akĩĩgitĩra kuumana na mĩrimũ ĩrĩa ya ũgwati akorwo akĩĩmenyerera.

Haha ndĩrona andũ macokanĩrĩire, angĩ nĩ kũrũgama marũgamĩte manyitĩte nyamũ irĩa mĩcini irĩa cia kuoya mbica, angĩ haha maikarĩte thĩ mathikĩrĩirie. Maroneka tarĩ gũthomithio marathomithio kũhũthĩra mĩtambo ĩno. Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ ũkoretwo ũgĩkwo na njĩra ya gũthiĩ matũra-inĩ marĩa mena kũu thĩiniĩ, gũthomithia andũ aya akũrũ ũhoro wa mĩtambo ĩno, nĩgetha makorwo makĩmenya ona kũmĩhũthĩra, na makorwo marĩ igũrũ na kĩũtekinoronjĩ.

Haha ndĩrona andũ erĩ mahana tarĩ athamburu, ũmwe anyitĩte maĩ agĩitĩrĩria, ũrĩa ũngĩ nake nĩ gũbanga arabangabanga, maroneka menjete nginya mategũ, maroneka tarĩ kũhanda marahanda, maroneka tarĩ kĩndũ marahanda, ũrĩa ũngĩ agĩitagĩrĩria maĩ na agĩbangabangaga, nake ũyũ ũngĩ agĩbuataga aitĩrĩirie maĩ, maroneka tarĩ indo marakorwo makĩhanda thĩinĩ wa mategũ maya.

Haha ndĩrona tarĩ mũharatĩ ũthondeketwo wa maaĩ, ona maaĩ magakorwo mekĩrĩtwo ho, kũrĩa mahiũ mathiaga kũnyuĩra maaĩ, onagũtuĩka onaandũ no mathiaga kũmahũthĩra oho. Haha ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ kĩndũ gĩkĩ kĩmenyererwo ona gũthondekererwo nĩgetha gĩkorwo gĩgĩtũmĩrwo matukũ mokĩte. Na gũkorwo gĩkĩmenyererwo na kũiga hehatheru,.

Wambere nĩ ũgima mwega wake wa mwĩrĩ, na tũmathĩna tũrĩa tũkaga tene tũtiroka. Wakerĩ nĩ kũmenyerera tũmaruo tũrĩa tũkaga hĩndĩ ĩrĩa atambĩte kũheo mwana, tũtironekana nĩtwacugurikĩrwo. Wagatatũ nĩ kũmenya nĩ agĩa mwana wega na mwana ena afya. Wakana nĩ kũharĩria ithe kana mũndũ ũrĩa maraikarania. Wagatano nĩ kũharĩrĩria ciana na macucuwe.

Haha ndĩrona tarĩ andũ marĩ handũ hamwe macokanĩrĩire, harĩa arĩ nĩkũruga mararuga ũmwe agĩakagĩrĩria mwaki ũcio ũngĩ nake nĩgwĩkĩra arekĩra mũtu maĩ-inĩ nĩgetha akorwo akĩruga ngima. Ũndũ ũyũ rita rĩakwa rĩa mbere ndawĩkire ndathiĩte handũ twathiĩte iruga na ũndũ ũyũ nĩwangenirie mũno nĩgũkorwo twaruga ngima ĩo mũndũ nĩaiguaga akĩhĩa akĩmĩgarũrania nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhĩa na ĩrĩo.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga mũno kaingĩ icigo-inĩ citũ, nĩ gũkorwo kĩndũ gĩkĩ kĩonekaga o mathibitarĩ-inĩ maya manene, rĩrĩa mũndũ arũara kũrĩa athiaga akamba gũkomio gatanda-inĩ gaka, nĩgetha akorwo agĩtangĩkĩrwo na akorwo agĩthũrimwo nĩkũ araigwa ũru kana nĩkĩĩ kĩramũtuura, kĩndũ gĩkĩ kĩonekaga thibitarĩ-inĩ, haha nĩho mũndũ ambaga gũkomio nĩgetha athũrimwo ona arorwo kũrĩa kũramũtura, nĩgetha akorwo agĩthondekwo na akorwo akĩhona.

Ũndũ ũyũ rĩ, ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ gũkorwo andũ aya ndĩrona haha, maroneka ta arĩ kwenja marenja mateu, makĩhandaga mĩtĩ. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ tondũ andũ nĩ makoretwo makĩhanda mĩtĩ mũno, na ĩgakorwo ĩnakĩguni thĩini wa rũrĩrĩ rwitũ nĩgũkorwo nĩkũrakorwo kwĩnĩna rĩera rĩega, ona mbura ĩkaura kaingĩ kaingĩ, nĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩkĩagĩria rĩera rĩgakorwo rĩgĩkorwo rĩ rĩega.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtikoragwo mĩthondekere mĩingĩ nĩgũkorwo gĩkoragwo wakĩhanda, rĩrĩa wenja itehu, ũkoragwo ũgĩkĩra thumu, ũgacoka ũkahanda ibabaĩ rĩaku ho, ũgacoka ũgakorwo ũgitĩrĩria maaĩ, kũrĩa gĩakũra, gĩtikoragwo gĩgĩbatara mũno maaĩ maingĩ, nĩgũkorwo nĩkĩigagĩra maĩ na mĩtĩ ĩyo yayo, na arabu kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretwo mũno kĩna kĩguni kũrĩ andũ a rũrĩrĩ ruitũ nĩgũkorwo nĩmakoretwo ona makĩrndia gĩkamahe mbeca.

Ũndũ ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ ethe gĩkunia gĩkũrũ agĩkĩre tĩri hau, acoke atukanie tĩri ũcio wake na thumu atukania tĩri wake na thumu akorwo agĩitĩrĩria maaĩ ũkorwo ũkĩgunya na acoke ahandĩre kĩrĩa arenda kũhandĩra haha onakorwo nĩ itũngũrũ na indo ta ndania ona kana mboga. Acoke akorwo agĩtũra tũra ngonia ĩyo ake marima nĩgetha ĩkorwo ĩna hũhĩrio. Na indo iria ahandĩra haha nĩcikoragwo cikĩagĩra igĩkũra.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona kĩrĩ haha, nĩkĩo kĩroneka tarĩ ambulance, tarĩ ngaari ĩrĩa ya kũrĩra, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthiĩ gũtangĩkĩra mũrũaru arĩ hatĩkainĩ. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩũkĩte mũno kũguna thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ gũkorwo andũ mona mĩtino kana manyitwo nĩ thĩna kana marũara mũno ũndũ matangĩhota gwĩtwara thibitarĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩkĩingĩra ona matũrainĩ, gĩgoka gĩkaguna ona gĩgateithia andũ, ona gĩgakorwo gĩgĩtangĩkĩra arũarũ o naihenya, na kũmakinyia thibitarĩ ona ihenya magatuĩka a gũtangĩkĩrwo o naihenya.

Gũkũ ndĩrona mwena ũyũ nĩ nyeki na nyeki ĩno nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithĩrĩria ona kũrĩ mahiũ nĩgũkorwo mahĩu nĩ makoragwo makĩrĩa makahũna ona makaumia iria ta ngombe ona mbũri irĩa cia iria ,na mwena ũrĩa ũngĩ ngona kũhandĩtwo mũhia kana mũgĩmbĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩ kĩguni mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwĩtũ na nĩ makoretwo ona makĩrĩma mũhia magakorwo makĩ ũmithia ona magakorwo magĩtwara thoko magathĩithia mũtu wa cũrũ magakorwo makĩnyua cũrũ.

Haha ndĩrona ciana cia bunda cirũgamĩte na mwena ũrĩa ũngĩ ngona thara. Ndona ũũ ndĩreciria ũhoro wa bunda ũrĩa bunda ikoretwo ciĩna kĩguni mũno thĩinĩ wa rurĩrĩ ruitũ igakorwo nĩ ciũkĩte cigatũteithia tũgakorwo tũgĩcihũthĩra na gũtũkuĩra mĩrigo. Ta rĩrĩa twathiĩ mũgũnda twagetha mbembe bunda nĩcitũkuagĩra cigakorwo cikĩumĩria, ona gũthiĩ cigatũkuĩra maaĩ rĩrĩa twathiĩ gũtaha maaĩ rũĩ nĩcikuaga maaĩ ona igakorwo igĩtũtwarĩra.

Haha ndirona tarĩ ũrĩithia wa mahiũ, kũrĩa ũkoretwo ũkĩrĩithio mũno nĩ arĩmi thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ. Rũrĩrĩ rwitũ ũrĩithia ũyũ wa mbũri nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo igũrũ mũno, nĩ gũkorwo mbũri imwe nĩ cikoretwo arĩmi amwe makĩrĩithĩria thĩinĩ wa gĩcegũ taici, magakorwo magĩaka gĩcegũ, magakorwo magĩcihingĩra. Naimwe igakorwo ikĩrĩothio na njĩra ya gũtwarwo rũru, kũrĩa itwaragwo igathiĩ kũrĩithio rũru ikeharĩra, kũrĩa ikoragwo ikĩharĩra igakorwo na riri.

Thikũ ici maũndũ nĩ macenjetie nĩ gũkorwo nĩ gwokire maũndũ maingĩ ma tekinoronjĩ, ta haha thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona solar, ngacoka ngona baketi ĩigĩtwo haha ya ngirini, harĩa maĩ maroneka makĩingĩra, na mũtambo ũyũ wa solar ũroneka tarĩguo ũrahũthĩka, nĩgetha ũkorwo ũkĩhũra maĩ, maĩ maya makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa baketi ĩno. Ũndũ ũrĩa ũrangenia haha nĩ kuona tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩkoretwo mũno ĩna kĩguni kũrĩ andũ arĩa matehotete.

Thiinĩ wa mbica ĩno, kũroneka kũrĩ kũndũ gũthaka mũno, na nĩ kũroneka mwena ũria ũngĩ ta kũrĩ kũndũ kũhandĩtwo. Kwĩna irio thaka, cironeka tarĩ mbembe ona gũkoneka gwĩguthaka. Na haha mũthũrĩ ũyũ aroneka anyitĩte mbito akĩiriga mwanya ũyũ. Aroneka akĩiriga mwanya ũyũ ndũgakorwo ũkĩingĩria mahiu-ho ta mburi kana ng'ombe, nĩguo citigakorwo ikĩingĩrĩra haha nĩguo ithiĩ kũrĩa mũgũnda ũrĩa igathũkangie.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga kaingĩ icigo-inĩ citũ, nĩ gũkorwo kĩndũ gĩkĩ kĩonekanaga o mathibitarĩ maya manene, na mũndũ akĩonaga o rĩrĩa andũ marwarĩte, kana rĩrĩa mũrũaru arũarĩte mũno Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka harĩa mũrũaru akoragwo agĩkĩrĩrwo ndawa harĩa igũrũ, agakorwo agĩkĩrĩrwo thĩinĩ wa njara, igekĩrwo mũkiha-inĩ, nĩgetha ĩkorwoĩgĩthiĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩkorwo ĩkĩmũteithia na akorwo akĩhona na akĩigwa wega.

Haha mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũthuri arũgamĩte thĩiniĩ wa mboco, kũrĩa ahandĩte mboco. Riita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, ndawĩkire thĩiniĩ wa mũgũnda, harĩa twahandĩte mboco na kũhũthĩra njĩra ya gũtema mĩkaro, ũgakorwo ũkĩhanda mboco. Na nĩ ciakorirwo igĩtũtanga mũno nĩgũkorwo nĩ ciakorirwo ikĩhĩa nĩ mbaa, na tũkĩhũra ndawa igĩkorwo ikĩagĩra.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrĩe mĩritũ bata no ũkorwo na waru na marigũ, na mboga. Harĩa ũthithaga tũwaru twaku, na tũmarigũ, ũgatũthambia wega, ũkaiga kando. Ũgacoka ũgakera mboga yaku, ũkaiga kando, ũgacoka ũgetha thaburia theru, ũgatinangia gĩtũngũrũ ũgakaranga. Gĩtũngũrũ kĩarĩkia kũhĩa ũgekĩra karati na nyanya ciaku, ũgacoka ũgekĩra waru na marigũ, ũgacikaranga, ũgacoka ũgekĩra mboga, ũgakaranga, ũkareka ihĩe, cikahĩa ũkaihũra ũkarĩa.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha wa bata mũno, nĩ mahũa maya mahandĩirwo thĩiniĩ wa mbaketi ici, na mangĩ ona makahandĩrwo tũbakũri-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, nĩ gũkorwo nĩ mathakaragia nyũmba ona magathakaria compound ya mũciĩ, kũrĩa andũ makoretwo makĩhanda mahũa, ta maya, magakorwo makĩiga nja wa nyũmba, nakuo nyũmba gũkoneka gwĩ gũthaka na gwĩ gũtheru, na gwĩ gũbangĩku wega.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha, ndĩrona tarĩ mwatũka. Ũndũ ũrĩa ũronekana haha nĩ ta harĩ ũndũ wa kũmakania, nĩgũkorwo kũrĩ andũ marũgamĩte harĩa rũgongo kando, makĩĩrorera. Ndĩrona mwatũka ũyũ, mwatũka ũrĩa ũkoretwo ũgĩatũka, mwatũka mũnene wa kũgayũkania. Mwatũka ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩmakia andũ, nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩmaka nĩgũkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩgayũkania mwena na mwena.

Haha ndĩrona ikoro rĩa irigũ rĩgũithĩtio thĩ, ngacoka ngona ndinoho ho, ngacoka ngona kagunyũ karĩa karĩ rwamba haha. ũndũ ũrĩa ũngenagia thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩ ndinoho ĩno, nĩ gũkorwo ndinoho ici, nĩ ikoretwo igĩteithĩrĩria mũno nginya kĩũrĩmi-inĩ, nĩgũkorwo nĩ kũrĩ andũ makoretwo magĩcirĩithia, ona magakorwo magĩciendia. Ndinoho ici nĩ ikoretwo cikĩguna mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mĩtĩ, na mĩtĩ ĩno ĩroneka ĩna riri mũno ĩhana ngirini nĩgũkorwo haha hena rũĩ rũragera ho rũrĩa rũroneka rũthereire wega. Rũĩ rũrũ rũroneka nĩ gũikũrũka rũraikũrũka na indo iria cirĩ haha gĩcigĩrĩra-inĩ gĩkĩ cikoneka cirĩ thaka mũno, na cirĩ na riri nĩgũkorwo nĩiragũnĩka nĩ maaĩ maya maraikũrũkĩrĩra haha thĩiniĩ wa rũĩ rũrũ.

Thĩĩnĩ wa mbĩca-ĩnĩ ĩno ndĩrona tarĩ thamaki na arĩmi thĩkũ ĩcĩ nĩmakoretwo magĩkĩrĩra ũrĩmĩ wa thamaki nĩmakoretwo makĩrĩma marĩa nĩe ĩngĩtarĩrĩa ĩngĩkorwo gĩreĩĩre gĩhũthĩra ĩndo ĩcĩ nĩ gũkorwo cĩgũnĩte ona ĩkandeĩthĩa thĩinĩ wa mwĩrĩ wakwa ngakorwo ndĩ na afya njega kĩmwĩrĩ nĩgũkorwo nĩcĩkoretwo ĩkĩnyongerera calcĩamũ thĩĩnĩ wa mwĩrĩ wakwa nĩ ũndũ wa gũcĩrĩa ,thamaki nĩĩkoretwo cĩna kĩgũnĩ mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwĩtũ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretwo mũno gĩkĩguna andũ nĩgũkorwo kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na cama mũno mũno. Na rĩrĩa wakĩrĩa mũndũ nĩaiguaga wega akĩrĩa nĩgũkorwo ona rĩrĩa kwarĩte riũwa kĩndũ gĩkĩ nĩwũiguaga gĩakunyotora mũno nĩgũkorwo nĩgĩkoragwo kĩrĩ kĩhehu. Na rĩrĩa wakĩrĩa mũndũ aiguaga anyotokete ona akaigwa wega mwĩrĩ, nĩgũkorwo ona gĩkoragwo na cama wakĩo ũrĩa mũndũ aiguaga wega akĩrĩa.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga mũno na mĩcemanio mĩingĩ ta ũhiki, mĩcemanio. Rĩrĩa andũ macemanĩtie, mũno mũno uhiki-inĩ. Rĩrĩa waiga mahũa mũthemba ũyũ, nĩmonekaga mathakarĩte nĩ gũkorwo nĩ ma white na nĩ mathaka na nĩ ma mwanya. Thĩinĩ wa oromũthenya ũmwe wa ithenya, kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kĩagĩrĩtie kũndũ nĩ gũkorwo nĩgĩkoragwo kĩna ũthaka wakĩo. Ona rĩrĩa kwĩna mĩcemanio, rĩrĩa andũ maigĩte magabanga mĩcemanio-inĩ, nĩkĩonekaga gĩthakarĩte.

Indo ici ndĩrona haha mbica -inĩ ĩno, handũ ha kũhũthĩra indo ta ici itaragũteithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ, ithenya-inĩ ríĩ kũhũthĩra indo ici, nĩkaba kũrĩa matunda, matunda marĩa ndũ marĩaga makamateithia thĩiniĩ wa mwĩrĩ ta maembe kana marigũ ona kana mananathi nĩgũkorwo mananathi onamo nĩmarĩ cama na nĩmegũkorwo magĩteithĩrĩria thĩiniĩ wa mwĩrĩ ona matunda ma thakame makongerera thakame mwĩrĩ ona indo ta meroni gũkĩra indo ta ici.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona mbica teno, nĩ mũndũ ekĩrĩte thuti njirũ na tai, akĩgeithia mũndũ ũngĩ haha, nake anyitĩte microphone akĩmũtaragĩria wega wa wa purongramu ĩno ndĩrona haha. Purongramu ĩno nĩ ikoretwo na kĩguni mũno thĩinĩ wa wa wa bũrũri ũyũ witũ, akamũtarĩria mawega mayo, ona maũndũ mega mayo na maumithio.

Rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ ndĩrona mũndũ ũyũ agĩka haha, aroneka tarĩ kũrĩa ararĩa mũtura, mũtura ũrĩ ũkoragwo ũgĩthondekwo, ũkahĩhio. Aroneka tarĩ kũrĩa ararĩa akĩhutithgia cumbĩ. Rita rĩrĩa ndekire ũndũ ũyũ wangenirie mũno nĩ gũkorwo rĩrĩa ndarĩire mũtura ta ũyũ ndĩrona mbica-inĩ ĩno, warĩ na cama mũno na ũkĩngenia na kuma hĩndĩ ĩo ngĩkorwo ngĩrĩaga mũtura ta ũyũ.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩna mũrutĩre mĩingĩ, bata no gukorwo wĩna icembe, icembe rĩrĩa mũndũ ahũthagĩra gũthiĩ kwenja itegũ. Ũkenja itegũ, wenja itegũ rĩaku ũgacoka ũgaita thumu, waita thumu ũgacoka ũgekĩra irigũ rĩrĩ rĩaku hau, ũgacoka ũgaita tĩri, harĩa ũcokaga ũgaitĩrĩria thumu ũngĩ igũrũ, ũgacoka ũgaitĩrĩria maaĩ, ũgacoka ũgekĩra mahuti igũrũ, marĩa marĩigaga ũgunyu, irigũ rĩrĩ rĩgakorwo rĩkĩnyuaga maaĩ okahora.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩna ũguni mũno kũrĩ andũ a bũrũri ũyũ witũ, nĩgũkorwo program ĩno, nĩ ngoretwo ngĩmĩhũthĩra, na kũgerera njĩra ya kũhũthĩra na mĩtambo ĩno yũkĩte ya kĩrĩu, ngahũthĩra ngathi ngekĩra maũndũ makwa ma thirikari-inĩ hau, ta ta kũihũria indo cia thirikari. Ona kũihũria mbeca ici irengagwo nĩ thirikari, ona ũgakorwo ũkĩoera nginya marũa mangĩ oho.

Bata no ũkorwo wĩ na irigũ ta rĩrĩ. Irigũ rĩrĩ mũndũ nĩ arekaga rĩkahoha, harĩa ũkoragwo ũkĩrĩkĩra thĩinĩi wa tĩrĩ. Tĩrĩ nĩ ũkoragwo wĩkĩrĩte thumu o na bataraitha, ũgacoka ũkarĩkĩra haha, warĩkĩra haha, nĩ ũkoragwo ũgĩitĩrĩria maĩ kaingĩ kaingĩ, harĩa rĩkoragwo rĩkĩgĩa na mĩri. Mĩri ta ĩno, rĩrĩa rĩagĩa mĩri rĩ, ũgathiĩ ũkahanda thĩiniĩ wa gĩtegũ. Wahanda rĩ thiĩniĩ wa gĩtegũ, nĩ rĩkoragwo rĩgĩkũra.

Mbicaini ĩno ndĩrona haha haroneka tarĩ mũndũ ũrahandĩra mamĩberethinĩ, mamĩberethinĩ marĩa marĩkagia gũteo kana marĩa matarabũthĩka agakorwo agĩkĩra tĩrinĩ wa mĩberethi ĩyo agacoka agatukania tĩri ũcio na thumu agakorwo agĩkĩra hau agacoka agaitĩrĩria maĩ ĩgakorwo ĩnaũgumunyu agacooka akahandĩra indo ciake hau ta thibinachi ici ndĩrona haha ona nyanya agakorwo agĩtũra marima akahandĩra hau.

Ũndũ ũyũ ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno thĩinĩ wa rũrĩrĩinĩ ruitũ nĩtũkoragwo tũgĩetha maraĩ, maraĩ marĩa makũrũ matarahũthĩka tũgekĩra tĩri ũtukanĩte na thumu, tũgacoka tũgaitĩrĩria maaĩ ĩgakorwo ĩrĩ na ũgunyu. Tũgacoka tũgathiĩ tugatinia tũrũhonge twa mahũa maya tũrĩa tũkoragwo tũkĩhandĩra thĩinĩ wa iraĩ icio, tũgacoka tũkoha na karatathi harĩa igũrũ tũgacoka tũgaitĩrĩria maaĩ harĩa tũkoragwo tũgĩitĩrĩria maaĩ nginya makahethũka.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno harĩ arĩmi. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, andũ nĩ makoretwo magĩka ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ wa gũciarithania makondobia, nĩ makoretwo makĩwĩka, magaciarithania magacoka makahanda. Kũrĩa mahanda, mahanda, magacoka makamateithia thĩiniĩ wa ũrĩmi, magakorwo makĩgetha ona makĩendia thĩiniĩ wa thoko na magakorwo makĩona mbeca kumana namo.

Ndona ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ici ndĩreciria ũhoro wa ũrĩa arĩmi makoretwo magĩteithĩka mũno na ũrĩmi. Ona ũngĩkorwo wĩ taũni, andũ nĩmarahota gũkorwo makĩrĩmĩra tũindo tũnini ta tũmanyeni, tũmatharũ ona kana tũtũngũrũ. Nĩgũkorwo ũndũ ũyũ ndĩrona haha thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona wĩ mũthaka mũno, nĩgũkorwo ũyũ nĩ mũndũ ũhandĩire nyeni ciake haha thĩiniĩ wa mbaketi ĩno.

Maũndũ marĩa mengenagia ndĩrona haha thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ngwacĩ. Nĩgũkorwo nĩ nyendete kũrĩa ngwacĩ na nĩ ikoragwo na cama mũno. Na maũndũ marĩa marangenia rĩu thĩiniĩ wa mbica ĩno, nĩgũkorwo mũndũ ũyũ aranyita ngwacĩ, agakorwo akĩhandĩra haha thĩiniĩ wa baketi ĩno, harĩa ĩgũkorwo ĩkĩmerera na ĩkorwo ĩkiuma mũrĩo, ũkorwo ĩgĩciara ngwacĩ ĩngĩ, na akorwo ahote gũkorwo akĩrĩma ngwacĩ we mwenyewe na acoke ahote gũkorwo agĩcigetha ona gũtwara thoko.

Ũndũ ũyũ ũrabatara ũkorwo wĩna ũgĩ wa kũwĩka, na ndũrabatara ũkorwo wĩna maũndũ maingĩ, no ũkorwo ũkĩhandĩra maraĩ-inĩ ona kana baketinĩ ,nĩgũkorwo thikũ ici andũ nĩmarakorwo makĩhanda ngiragũni ici cia matunda, makahandĩra tũratathinĩ na igakorwo igĩciara wega ona ikagĩa na igakorwo ikĩhethũka, ona igakorwo irĩ thaka mũno na ona no ũhandĩre mbaketinĩ ona marainĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mĩtĩ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ mĩtĩ ya mĩkindũri. Mĩkindũri ĩrĩ gũciara, nĩ ĩrutaga mbegũ ingĩ ciitĩkangaga thĩ. Na mbegũ icio nĩ cihũthĩkaga na maũndũ maingĩ thĩiniĩ wa wa rũrĩrĩ ruitũ. Nĩ nyonaga andũ makĩũngania mbegũ ici cia mĩkindũri, magathiĩ magacitũara thĩiniĩ wa kambuni ĩngĩ, ĩkoragwo ĩgĩthondeka na indo na mbegũ ici cia mĩkindũri.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona ta arĩ ũrĩmi wa hoho, kũrĩ arĩmi makoretwo makĩrĩma hoho na njĩra ĩno ya kũhanda hoho, makara maratathi, magacoka magatũrĩra irima kũrĩa ĩrakorwo ikĩagĩra mũno ĩrĩmĩirwo ho. Igakorwo cirĩ thaka, ona igakorwo irĩ na riri. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma hoho na njĩra ĩno ya ũrĩmi ũyũ ndĩrona haha thĩiniĩ wa mbica, kũrĩa irakorwo igĩciara ona ikamahe umithio.

Maũndũ marĩa ma bata ndĩrona thĩ-inĩ wa mbica ĩno nĩ indo ici ciciarithirio thĩiniĩ wa ibaba ici ĩkoragwo ciĩna bata muno na ciĩna ũguni thiiniĩ wa mĩĩrĩ iitũ. Ta indo ta ici ndĩrona ici ciciarithĩirio haha niikoragwo cigĩteithĩrĩria thĩinĩ wa mĩĩrĩ kana ona rĩrĩa wĩna homa, mũndũ nĩakoragwo akĩnyua agekĩra caai-inĩ. Ona igakorwo igĩgĩteithia gũkorwo ukĩigua wega ona indo ingĩ ta haha ndĩrona ciciarithĩirio ho nĩ indo cia bata muno na iteithagia thĩiniĩ wa mwĩĩrĩ

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩcenjetie mũno kũgarũrũka na mahinda, nĩgũkorwo o ũrĩa mahinda marathiĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩgĩcenjia o ũrĩa bũrũri witũ ũrathiĩ ũkũrĩte, andũ nĩ makoretwo makĩoya marũa maya ma kũiga biacara. Marũa maya ma mabiacara, nĩ mathiaga macenjetie ona ũrĩa mahinda marathiĩ, na ũrĩa bũrũri ũrathiĩ ũkũrĩte, na kũringana na ũrĩa mahinda marathiĩ, marũa maya nĩ makoretwo magĩcenjia, andũ magakorwo makĩoya na mbeca cirĩ igũrũ.

Ũndũ ũyũ ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno, ũrĩ bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩgũkorwo ũrĩgwĩkĩra maaĩ haha thĩinĩ wa gababa gaka ka rangĩ mwerũ, nĩ mũtĩ nĩ ũkoragwo ũgĩthiĩ ona mbere na ũkĩnyua maaĩ o kahora na gũtirĩ hĩndĩ ũkoragwo ũkĩũma, nĩgũkorwo gababa gaka nĩ gakoragwo gakĩiga ũgunyu na mũtĩ ũgakorwo ũkĩnyuaga maaĩ o kahora, ona rĩrĩa kwarĩte, kana rĩrĩa ũtanaitĩrĩria maaĩ, ũgakorwo no ũranyua maaĩ o kahora, gakaiga ũgunyu.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ moyaga theci na macembe magathi magacimba. Magakorwo makĩharĩrĩria mũgũnda, nĩgetha makorwo makĩhanda irio, na thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno ũrĩa ndĩrona haha, ndĩrona tarĩ mũgũnda ũrĩmĩtwo ũgakorwo nĩ kũharĩrĩrio ũraharĩrĩrio nĩgetha ũkorwo ũkĩhandwo. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩo merutagrĩa wĩra, nĩgũkorwo nĩo moyaga theci, ona macembe magakorwo magĩcimba.

Maũndũ marĩa mabata ndĩrona haha, nĩ itũngũrũ tondũ itũngũrũ nĩ citũmaga irio cicame wega na igĩe na mũcamo rĩrĩa ũrakaranga nacio, na karati igateithia mũndũ rĩrĩa aracirĩa mũno, cigateithia mũndũ agakorwo ena mwonere mwega, ona ndũma ta ici ciĩ haha, ndũma nĩ ciongagĩrĩra calcium thĩiniĩ wa mwĩrĩ, ona mboga, mboga ici ndĩrona haha, mboga nĩ njega mũno rĩrĩa mũndũ ararĩa, nĩ tondũ nĩ citeithagia thĩiniĩ wa mwĩrĩ ona mbembe ici.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ĩroneka ĩ mbica thaka mũno nĩgũkorwo nĩ mahũa maroneka mahandĩtwo. Mahũa nĩmathakaragia mũciĩ na thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩmakoretwo makĩhanda mahũa thĩinĩ wa mũciĩ. Andũ nĩmahandaga mahũa ta maya magakorwo magĩthakaria mũciĩ ona mũciĩ ũkoneka wĩ mũthaka ũhandĩtwo mahũa ta maya.Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona hee hathaka nĩgũkorwo nĩ mahũa ma mĩthemba mĩingĩ magatukana.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ andũ mathiĩte mũcemanio gũtũngana marĩ ngurubu nene harĩa marakorwo nĩtagũthomithio marathomithio ũhoro wa prongramu ĩno ya herombu. Herombu nĩ ĩteithĩtie mũno arutwo a ma yunivacitĩ ona makorĩnji nĩgũkorwo andũ nĩmakoretwo makĩheo ngombo. Ngombo ici nĩ ikoretwo igĩteithĩrĩria mũno arutwo arĩa marĩ mayunivacitĩ na makorĩnji nĩgũkorwo nĩmarakorwo magĩteithĩka mũno na makagunĩka na ngombo ici.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩ bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩgũkorwo andũ nĩmakoretwo makĩgunĩka mũno. Andũ nĩmararĩaga thĩna tene nĩũndũ wa maaĩ na kuma rĩrĩa tekinoronjĩ cia igũrũ ciokire, kũguna andũ, arĩmi nĩmakorewtwo magĩteithĩka mũno nginya kĩmĩrĩmĩre, kĩ ũrĩmi-inĩ ona kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretwo mũno gĩkĩguna andũ nĩgũkorwo andũ nĩmarona nginya maaĩ ma kũnyua, ona mahiũ makagunĩkĩra oho.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo gĩkĩrĩmwo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, na nĩ gĩkoretwo kĩna ũguni mũno, nĩ gũkorwo arĩmĩ nĩ makoretwo ona magĩteithĩkĩra oho, magakorwo makĩona mbeca kuumana na kĩndũ gĩkĩ, nĩ gũkorwo ũrĩmi ũyũ wa ngando, nĩũkoretwo mũno wĩna kĩguni gwitũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rũrũ rwitũ, nĩ gũkorwo nĩ tũkoragwo tũkĩrĩa mũno na tũgakena tũgĩcirĩa, nĩgũkorwo nĩ irĩ cama mũno. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkoretwo mũno kĩna kĩguni, nginya kũrĩ arĩmi nĩ makoretwo makĩgunĩka nginya kĩmũhuko, nĩgũkorwo nĩ mendagia ngando ici.

Bata no ũkorwo wĩna ũgĩ wa gwĩka ũndũ ũyũ, thikũ ici maũndũ nĩ macenjetie, nĩ gũkorwo tekinoronjĩ ĩrĩa ĩkuo thikũ ici nĩ tekinoronjĩ ya igũrũ, na andũ nĩ makoragwo mekĩrĩire ũtekinoronjĩ ũyũ mũno, magakorwo magĩthiĩ cukuru gũthomera maũndũ maya ma kũhũthĩra mĩtambo ĩno ya nenda-inĩ, andũ nĩ makoretwo magĩthiĩ mũno gũthomera kũhũthĩta indo ici, nĩgetha makorwo makĩmenya na makorwo marĩ na ũgĩ.

Kĩndũ gĩkĩ thikũ ici arĩmi nĩ makoretwo magĩkĩrĩire mũno, nĩgũkorwo tene kĩrĩmagwo o mĩena ĩyo ya Meru, na thikũ ici nginya andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ makoretwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa mĩraa. Mĩraa nĩ ikoretwo ina kĩguni mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ona igakorwo ĩgĩteithĩrĩria arĩmi arĩa makoragwo makĩrĩma. Kĩndĩ gĩkĩ nĩgetha ũkĩmenyerere ũbataraga tu o gũgĩthondekera wega, wakĩhanda ũgakorwo ũgĩgĩcehera nĩgetha gĩkorwo ona gĩkĩhethũka wega.

Maũndũ marĩa mangenagia thĩinĩ wa mbica ĩno haha ndĩrona nĩgũkorwo ndĩrona nyeki. Nyeki nĩtũhandaga mũno na tũrĩ kũhanda nĩtũcehagĩrĩra ona tũkamĩiganania ĩgakorwo ĩhana wega handũ hangĩkomerwo na andũ mangĩhurũkĩra. Nyeki ĩno nĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mũno ona mahĩũ, mahiũ nĩmakoragwo makĩrĩa nyeki ĩno nĩgetha makorwo makĩhũna na makorwo makĩongerera iriya ta mahiũ ma ng'ombe ona mbũri iria cia gũkamwo.

Haha thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ta arĩ mũndũ ahandĩte karũgiri gake. Karũgiri gaka nĩkaroneka kamerete wega. Thĩinĩ wa mbica ĩno, mũndũ ũyũ ahandĩte rũgiri rũrũ nĩgetha rũkorwo rũgĩthakaria mũciĩ wake, rũkorwo rũgĩthakaria nja yake, ona mũciĩ ũkoneka wĩmũthaka. Rũgiri rũrũ rũhandagwo nĩrũkoragwo rũgĩthakaria mũno mũciĩ, na ũkoneka wĩ mũthaka mũno. Andũ mahandaga nĩgetha magirĩrĩrie indo citikaingĩre na thĩinĩ wa mũciĩ.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekanaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ tondũ andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ makoragwo mekĩrĩire ũhandi ũyũ wa mahũa, mahũa nĩ monekaga mathakarĩtie mũciĩ, ona makoneka mathakarĩtie nyũmba-inĩ. Andũ nĩ makoragwo mekĩrĩire ũhandĩ ũyũ wa mahũa, nĩgetha mũciĩ ũkoneka wĩ mũthaka, na ũkoneka wĩ mũtheru. Andũ nĩ makoragwo makĩhanda mahũa, ningĩ nĩgetha ona mathakarie mũciĩ, na mathakarie nja.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ ndĩrona thĩiniĩ wa mbica ĩno, arĩmi rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mahiũ. Arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩma ng'ombe mũno, nĩ tondũ nĩ cirakorwo ikĩmateithia, ona igakorwo ikĩmahe iriia, iriia rĩrĩa macokaga makendia rĩkamahe mbeca. Harĩ bata mũnene mũno kũrĩithia ng'ombe, onokorwo no kũhingĩra gĩcegũ-inĩ, kana gũcitwaraga rũru, he bata mũno ũrĩithia ũyũ wa ng'ombe kũwĩka.